Ng'alek ab sokat ko kit nebo kamanut missing' en emenyon nebo Kenya, ako kora ingeboisien sokat en oret noton nemonyolunot komuch kobois en oren nemakararan missing', en emet nibo Kenya oyoni ole kikotoret ng'alek ab sokat en ng'alek choton chebo strike ii ko tesetai en emet ab Kenya yukan kora yekimuch ichek neranik choton chebo Genz kotet ichek ng'alek ab strike kosibke ak kondoik choton chebo emet ab Kenya komache ichek keyoche ichek boisionik choton chetogunot ii ako kikotoret ngalechoton chebo sokat en oratinuek chechang',netai ko kikotoret ng'alek ab sokat en panganutik ak tetisiet noton nebo strike ii amun imuchi kora kopichigen neranik choton chebo Genz simoisiek koboisien simoisiek choton chechwak, kora imuche kokas ichek en radioisiek kele mi kokwatinuek choton cheterterchin ii chemi choton ko ng'alek ab strike ii cheimuch kokochi ichek kimnotet neo missing koba ib kotuyo ak neranik choton chebo Genz chebo komoswek choton cheterterchin.

Kamwa logoiywek ab emet kole kokoropon ropta neo missing en kokwonot bo kamarinyi en county noton nobo Elkeiyo maragwek kamwa kole nyolu komengis beek en oret noto ne kararan akonyolu komengis ichek kokere kole unee komosto noton mengishe ichek. Nyolu komong en komosto noton bo kamarinyi akoba komengis ichek en komosto noton nemii barak kii nemomuchi koityo ropaton roponi neo missing. Kamwa Koraa kole nyolu kotoret serikali bik choton chemgishe en komosto noton imuchi koityi bek en chokinet ko kamwa ichek kole nyolu kowelelchi imbaronik choton che chwak kii akokochi ichek choto tukuk cheimuch koboishen en teket noton nebo korik cheimuchi koboishen bichoton en chokinet koraa. Kamwa Koraa kole en chii agetukul nemenye ak oinet noton nebo ol olkario konyolu kowichek en chokinet akoba kimeny ichek ole naat komii kalyet noton ko kalyet neinegen nebo komonut nebo sobet nebo chii agetukul.

Polio ko miondab lagok ii ne noton konome lagok kong'eten kenyisiek muuu akwo nyweny ii, kenyisiek angwan, ii somok, agenge akot agoi kenyit noton nebo arowek, ako Polio ko miondo age nesamis missing nenyolu konai sigik kole nyolu lagok kimut komosto noton nebo konyoisiet nenyoru ichek kerichek choton chebo Polio, che choton ko kerichek chegisochin kutuswek kotagomeng'ech lagok ii ako kerichek choton chebo Polio kotoreti kobose koyaktaet ab miondab Polio en komoswek choton chechang' chebo emet komugul, kora toreti kerichek choton chebo Polio kobose en kutik choton chebo Polio en borwek choton chebo lagok chemeng'ech sikomeny anan komeng'is lagok en oret noton kararan ii ak oret noton neboiboenjin ichek sobet noton nenywanet.

Kikocheng'a ngelelik emet notok nenyo nebo Kenya missing, ako kikotiem serikalit nenyo nebo Kenya kochikil ngelelik chotok. Komaswek cheu Garissa ak North eastern tugul ko komaswek chotok missing chechang ngelelik. Angot maswek cheu West Pokot, Elgeyo Marakwet, ak alak chechang akot Turkana, kom-komaswek chotok chemii ngelelik chechang, ako kikotoret serikalit eng oratunwek chechang kochikil akorip korip chemengishie eng-eng komaswek chotok. Amuu sobet ap chito nemii emet nyo nebo Kenya, ko kiy nebo kamanut missing. Ako serikalit nyo nebo Kenya, koboisie ichek kiy age tugul ne imuchi kotorete biik chotok chemii komaswek chotok che terterchin, komengis ichek eng sobet notok ne kararan, ako sobet nenyolunot eng chii tugul nemii emet notok nebo Kenya.

Sokat ko kiy nebo komonut eng emet nyo nebo Kenya, akomuchi kotoret kotar piretap key eng county notok nebo Garissa. Netai, komuchi kotoret eng chikileshet notok nebo piretap key, chorset ap tuga, ak kiyagiik tugul. Nebo aeng, komuchi koboisie chito notok neripe kalyet simoit notok nenyin kongalale eng oret notok nebo chikilishe nebo ngelelik. Kora simoit, komuchi kotoret chito kora eng kanetishet notok nebo kalyet, ne imuchi konai chito akobo kalyet notok kole kiy nebo komonut missing. Kora boisiet notok nebo CCTV kotoreti eng chikilishet ap ngelelik, akoboru ichek ortinwek chotok pendote ngelelik. Tuguk kora cheu whatsapp, facebook ak twitter, komuchi komut biik kibagenge, um ko-kotuyo biik kongete bororioshek che terterchin, kobate ichek kongalal ako-akonai kole kalyet ko kiy nebo komonut missing.

Panganeet ap sigisheet ko pakamanut missing amun netai kotaritii siggiik chotok konyoor icheeg sikeet nekararan nepo aeek lagok chekikakisich kosirege kenyishek chechang kokimenmising kosir lagok chekarup kee kora komuchii kotaret matkonyor lagook maatunwek komengechen

Njirenik ko tiangiik chemengunee peek orit ako imuchii kepaisheen koeek ngweek anan kealda kenyor chepkondok anan keam koek ngweeek ako amitwagiik chepaisheen njireniik ko chekikuree pellets anan koam kutik chotok mii peeek orit kora amitwagiik cheketuch chitoo kouu muchelek komuchii kekachiii njirenik chutok

kiagikii kokit nepo komonut mising en emet nenyon nepo kenya agonyolu konai chitugul kole nyolu korib inee kiagik amun kiagik kokonech bendo chego ananko muito ak tuguk chechang mising kora kiagik konyolu kikochi kerchek ii sikomengis ichek en sopet notok nenyolunoti akoo chang tuguk chekimuche keboishen kinoko kerchek eng kutusweki neta komi chupoishek choton chemengech chekimuche kikochinen kerchek moeki en kutuswek kora komuche kokochi chito kerichek kobun amitwokik choton chechwaketi anan kokochi kondechi beek choton chebo kiagiki siyoeebeek anan koamishe koamnda kerchek choton kora komiten plastikisiek chotok chebo bolas chegikojinen kericheki choton kokerichek chemuguleni kora komiten sirinchisheki chekeboishen en kiagiki kogochinen kerichek

Eng emet nebo Kenya, kochang taunishek chotok che echen missing, ako netai komitei taunit notok nebo Nairobi, netinye biik chechang missing eng Kenya. Kora nebo aeng komitei Mombasa, ne notok mitei komasta notok nebo coast. Mi kora Kisumu nemiten komasta notok nebo western Kenya eng nyanjet notok nebo Victoria. Mii kora Nakuru ne notok komite eng Rift Valley. Kora komitei taunit notok nebo Eldoret, ne notok kobitunen kaunti notok nebo Uasin-Gishu. Nerube notok komite Thika, ne notok komii ole nekit ak Nairobi, nebitunen kaunti notok nebo Kiambu. Kora komitei kitale nemitei eng Trans-Nzoia ne notok, ko kaunti notok nebo Trans-Nzoia. Mitei kora Malindi ne mitei komasto notok nebo coast, netetekey ak kaunti notok nebo Mombasa. Kora, komitei Garissa, ne mitei ne notok komitei komasta notok nebo North Eastern